Mesapuk enasiai oleng tenkop ang amu, ekira iltung'anak lorpukel. Neeku, eitu esapuku enasiai oleng tenkop ang. Tenkaraki entoii enkop.

ore ena siai ormanyara enkiremore nemesapuk tenkop ang tenkaraki ime osupuko enkop ang ore enkop ang naa enkop natoyio nemeetae inkariak neme ilairemok tenkumoki oltung'anak neeku menyorr enkop ang enkiremore tenkaraki entoi enkop ore entoki nanyorr enkop ang naa ilaramatak lonkishu osuam ninche enyorri tenkop ang niaku miremishoi tenkop ang niaku ol enkop natoyio kitii neeku meetae enkiremore.

ore ena baye naa kanyorr oleng iltung'anak otunishote nepik endaa enye enkop neikesu nerreshu mewo nitoki aitai tolchamba neeku etaa kenyaita iltung'anak endaa nataasutua tonkaik enye naa ore iltung'anak peenyok aas isiaitin onkaik enye netum endaa nanya nemitoki aaku irpurisho arashua aapuo aibung intokiting eiking'a ore ena siai naa kisidai oleng amu kiupang'ie osina tonkang'itie nemitokini aatum osina tonkang'itie nemitoki iltung'anak aatum esumash niwuang'ie esumash toltirenito naa kisho sii iltung'anak menoto siaitin onkaik enye neasisho iltung'anak aasu indaiki nanya enye.

ore eninko tenisum oltung'ani ena siai naa pee iliki autaki esiai naifaa neyas aiteru tenkiterunoto ing'as aya oltung'ani metodua entoki naidipaki ataas petum atayiolo atejo ore ena siai naa keeta faida nelikini faida eina siai nitumoki inakata aing'oru enegirae aasie ina siai piirik oltung'ani metodua ayiolou nisomesha pee eyiolou enikunari ina siai eh nitumoki oltung'ani ataasa esiai onkaik enyenak neng'asi arikoki iltung'anak oidipa ataas ina siai peyiolou ajo esiai naasitae oshiake nifauluo negira oshiake irkulie tung'anak ainosie endaa.

ore embaye naitiship tena siai naa iltung'anak ogira ayiataa enkare aitayu toltanki petumoki atipik ilchambai lenye petumoki atuunisho ore ake piitayu oltung'ani enkare tolchamba lenye arashua ayau enkare olchamba lenye naa kisaidia oleng amu ketumoki atii airemisho neun indaiki enye peetum iltung'anak entoki nanya nipang'ieki esumash tenkang niaku ore entoki sidai oleng tena baye naa petumi enkare naitosha iltung'anak petumoki atuunisho.

ore ena siai nesiai naasita anaake amuore iyiok irmasae nikira ilaramatak lontokitin pookin ankishu onkineji onkerra osirkon niaku ore so teni oltung'ani teneeku oloontare esiai ena sidai oleng nikiasita oshiake eh neton apake kiasita naa eisidai amu ninye kingira aanya anaa endaa nikipuo aya shukuu nikinyia enaa endaa peetum iltung'anak anoto entoki nara enenye nimid nipang'ie esumash tonkang'itie neeku inatoki esidai tena.

Ore enikoni tenetumi enabaye naa oltung'ani litu eosh irpaek lenyenak olchani, oltung'ani litu iing'orr olchamba aitobiraki, ore eninko enitum ena siai nipik olduka lenye ntokitin naayieu netumoki sii kuna mali naagira ainyiang'u tenaa ewuei nebo epuo kulo tung'anak.

ore paa enetipat ena baye naa ekincho inkaraki ntokitin inonok enkang sidai netumoki ntokitin anoto ewueji sidai nirgie netumoki peelam, peelam pemenyikakita ing'uesin entim nekincho sii metaa irag aitobiraki iripito ntokitin inonok nikincho notoki tooro ntokitin inonok ashua ipik ewueji nebo pookin.

Ore eningo pee intobir ena naa inyiototo ake ninok enkima nipik kule emoti nipik majani nipik enkare kiti nitumoki taa atijiaki embirika nitumoki aitasheyie neeku ore pee ipik embirika nincho iltunganak ore sii shai nitumoki enkima pee etumoki aitootua naa.